Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ rũrĩrĩ rwa ũkabi. Harĩa marigicĩirie ng'ombe ĩno ĩmwe, ũmwe wao anyitĩte mũratho na mũguĩ harĩa agũtheca mũkiha karima kanini nĩguo marute thakame ĩrĩa macokaga kũmĩtũmĩra kĩũndũire-inĩ wao.

Mamwe ma mathĩna marĩa maumanaga na kũhũthĩra bararaitha cia mborera ũrĩmi-inĩ nĩ ta; maaĩ gũthũka, harĩa maaĩ maya mangĩthiĩ njũĩ-inĩ nĩ moragaga kĩrĩa gĩkuo ta thamaki na mĩmera ya njũĩ. O ho, nĩ ũkoraga ũngĩtũmĩra mborera ĩno ĩtarĩ na gĩthimi nĩ ĩtũmaga tĩĩri waku ũhĩe na ĩgacina mĩmera yaku. Mborera ĩno nĩ ĩcokaga ĩkaruta mĩrukĩ mĩũru ĩrĩa ĩtũmaga marĩa matũrigicĩirie mathũke.